Ijo kadolta enkitok naata enkopiyia narok, enchati naijo sky blue, oltrosa le jeans, nibung'ita ebuku, negira aibung' irkuniyiani. Nilo orpayian otii idiewoi oota half coat narok, nebarna elukunya, neta entishat pink oltrosa lorok, ogira ajing' atua enaaji, idol inkajijik natii tesiadi ele tung'ani, ogira aibung' orkuniyia.

Adol enkiti ekenyi, naiborr emurt, nadolita olpayian losira enchati eiborr, neata oltrosa orok, oing'orita eekenyi, netii iltung'anak olio nkejek ogira siinche aing'orr ele ena ekenyi, ijo doi enkalo ewuei naijo olbaata.

adolita ormapayian naijo olorutito ilotorok otii enkalo pihite lootii entoki natii enkalo osoit netii inkujit naanyori negira aitayu orkengei

Ore ene adoolta imatunda oouno, o.atundai otubulua neirinakino mposti. Neidipa omatundai onyorri, ormatundai atoyieu ormatundai odo, netii entair shumata enye, neiremokino kulo payek, kulo matunda eiremokino netii nkujit abori enye netii irpaipi ooyaita enkare aitransportaki kulo matunda . Ore teidie netii aah empost naa ninye egira kulo matunda nagira aisupport kulo matunda peetumoki aatubulu. Netii sii enterit nado, kedo enterit ene wueji

Ore ebae nagira aasa tene, naa orbaribara ele ng'ejuk olami oimita erori pus, netii oltoki kentrako lotii tedukuya, netii oltarakita ogira aitobir orbaata loshep ele lam, pee meya enkare ele lam. Ore ele tarakita, naa kesikitoi, nigero Cat toranki loibor, tewoi nesira oranki le blue netii ewoi nedo, netii erori naloito idialo, idipa ele baribara ataa complete.

Ore entoki nadamu tenadol enasiai, enadol enasiai natii orbaket odo nibung'ita oltung'ani ebrashi, naa kadamu ajo kifaa niasi usafi. Pikiaku pookin wasafi, pimikintoki atum olchafu. Amu tenidol ebrashi, naa keojieki ah nkilani amu ninye naidim aitayu olchafu, na kidim si atisipu pi aitayu alang tenintuku ake tonkaik. Idolta ajo keyii entawel ene, netii ebaket nado, naata handle olchuma, nagira oltung'ani aibung' ebrashi petumoki aituku ena towel.

Ore entoki nagira aasa teneweji, nikidolita iltunganak ogira aihangana enaa loshi lemebayioro. Ebaiki nimiiso ebo lenye olikae ashu eshomo apa obo enkata naado eitu eigil adua ,ore pee eshukunye, neponu aihaanga aitodolu ajo kelekwa ninche ebayioro. Amuklidolita ajo ore ena naa enkerai ,ena nasheta irpapit neeta enkila ebulu, netii siininye enkae naa kajo kentoiwoi enye naata lipstick tenkutuk, nemeshaita ninye, neeta enkila naibor doropu nkaek, nitamana siininye nkaek aibung enkoriong enkerai enya.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa kadol ajo ore judiciary naa ewuei nepuoi aidscasie imbaa ecountry anaa naji kenya , teneyieu kenya nepuo aidiscuss embae naa tejudiciary oshi epuo aimie. Ore sii judiciary naa ewueji esirkali naa larikok lesirkali lotii ashu iltunganak lorikito olosho enaa sai orais

Ore entoki aasa tene, naa adolta oltung'ani osheta irpapit neyenita olchiti odo esira eeta isirat oibor neyenita omushipi, nibung'ita ormaik neeta efes tiatua, nibung'ita entupa e Coca-Cola, naiposhe. Netii likae tung'ani ogira anang'aki silig, netii ashu entito naishopito miwani, nagira aing'or ele tung'ani losheta. Ore entoki nagira aasa tene, naa ore ele tung'ani naketiu enaa olaranyani, ogira ninche ashu oltung'ani logira ai act ,enaa irkomedis. Kajo nye nagira aasa tene.

Ore entoki nagira aasa tene, naa ewueji ene e customer cares. Enewueji oshi metaa teniata entoki ashu elon niiwa, pelo pinyala, naa kedolta kulo tung'anak inatoki. For example sai iltaai le D-light, ajo tenilak peeny eyau tokens, naa teniwoshoki kulo customer care, nikiliki shida ajo kanyioo pemegira ayau tokens. Tena Tv. Teneeny tv ino elaa, ashu teninyiala, niwoshoki kulo customer care nijoki, kanyioo shida enatoki. Na ekidim ninche aikunaki shida, eina toki pidim ashomo airisota openy. Ah ore si entoki nagira aasa tene, egira kulo tung'anak aing'or laptops enye, aing'or laptops enye, pidim atayiolo ajo kanyioo nagira aasa tosiaitin ashu tonkampunini enye.